Sama iyiero kama inyalo kunge mokuongo nyaka ingii bank kata bengi mobedo registered gi Kenya, bengi maduong' mar Kenya. kendo bengi no nigi chikege kaluore gi chike moket mag bank maduong' mar Kenya. Mar ariyo nyaka in gi ohala ma bengino miyi sama ikungo kodgi kendo ginyalo miyi hola kaluore gi kaka ne undiko. ...Bengino nyaka be bed bengi ma opuodhi nikech inyalo kano pesa e bengi maok opuodh gi chike mag Kenya kata gi chike matayo weche mag omenda mar Kenya

Ng'at mochung' moruako jaket marateng' to oruako mask gi wuoche ma timber ni en president machon, president wa mar ang'wen migosi Ouru Muigai Kenyatta'. Ma kobiro sidho ayanga kendo obiro ng'iyo chenro mar lam migoyo yore mag dongruok kendo aneno ka en yo migo lam kendo tich dhi mbele koro obiro ng'iyo kaka tich dhi. Manie ng'eye moruako lep polise but polis gi kombat maracharno mano jarit mar jatend piny Kenya mar ang'wen migosi Ouru Kenyatta. Kendo aneno ka gin gi apise mopogore opogore ka, mag weche yore kendo jotich mag ndara baneno kanikanyo, nyaka geche mitiyogo e loso ndara be ni ka. Ma nyiso ni dongruok ma migosi Uhuru Kenyatta okelo e area ma entie.